Ore ena siai naa eramatare oontare ekera. Olparakuoni ele otaboluo intare enyanak, egira aboloo alo airira. Atabsta tena siai ashu ataasa ometabaiki ena rishata, amu kara nanu olaramatani loo swuom ontare onkineji inkishu. Neeku ore ilaramatak neyiolo ena siai amu ina siai eesita naa ninye egira aadupore sininje.